Magi chalo jotich mag sirikal mag migawo mar thieth ka gichung' ka giting'o otas malero ni jotuo onego otigo kanyakla mondo ne arita mag jotuo to e bathgi be ntie joneno mochung'.

Ilando juma achiel mar nyiso, kit oganda mopogore opogore kod timbegi mabro timre tarik piero ariyo gauchiel dwe mar ariyo nyaka tariyo dwe mar adek higa elf ariyo gi piero ariyo gang'wen, e mbalariany mar Chuka

Yien kopidh eyo malong'o nyalo miyo koth chwe maber. Ma med ne jopur yuto bang' keyo. Yien bende nyalo nyago olemo mopogore opogore minyalo ti go kaka chiemo. Yien achiel achiel ni be inyao tigo e thiedho tuoche ma opogore opogore. Yien bende inyalo us kaka yo mar medo yuto ne oganda.

Alot ang'ina inyalo ted gi yo mopogore opogore, bang' ka isenyiewe, igolo toke, ing'ade matindo tindo, iketo tenge kasto ikawo kitunguni kata achiel moro maduong' ing'ado iketo tenge, ikawo nyanya kata ariyo ing'ado iketo tenge, ikawo kata karat achiel ing'ado matindo tindo iketo tenge, kasto ka isetieko ikawo sufuria iketo e kendo, iketo kitungu ichielo malokre marabuor bang' ka iseolo mo, ikawo nyanya iolo e iye, ikawo karatni mane ing'ado matindo tindo cha ipolo eiye kaeto ikawo chumbi iporo ewiye, iloko iloko iloko. Ikawo ang'inani mane iseng'do cha iketo eiye kaeto iloko iloko iloko kasto ikawo sufuria to iumogo, iweye otuak kata kuom dakika apar to king'eyo ni ochiek, igolo ichamo gi gima ne itedo e bathe.

Bedo ni kar tiegruok mar thieth ma Kombewa ni machiegni, nyalo miyo nythiwa man e gweng' kae somo eyo mayot kendo ginyalo tiegre ewechego mag thieth maok ochuno ni gidhi e gwenge maoko. Bang' tieko somo maber to ginyalo yudo kaka giyawo osiptende manyalo konyo oganda ma gweng' no.

Ma nyathi guok manie dala mosebet maduong' machal ni min gi osewe dhodho. Koro oketne chiemo oko elaro mondo ochiem oyieng'.